Ore apps enkisuma naa keret nkera e sukuul too imbaa e revision, aa keaku naa keidim aanoto ntemat nataasaki apa too larin ootulusoitei oirukuruko. Niaku naa keidim nkera anoto nena barikinot aa nne nkisuma oleng tena saa.

Supa oleng' entawuo ai, aisilig ajo ira supat oleng', kejaa ninye endama ino kiataa intokitin pookin tele duka lang' naa te bei sidai oleng' kimirr, aisilig ajo ore intokiting' nikimiraki iyie kekipuo aitiship.

Atijing'a enkopis orbungei le emurua namanya agira aing'oru eretoto ebasari enkisuma ai e college, nagira ajo peyie aidipaki. Naitoki sii ajing' enkopis oloti lorais det agira aing'oru esiai peyie adupore sinanu te maisha ai.

Ore illtung'anak oIbuata tekaji nabo na keshea eneaji netoni tenebo neoshii nkasabuni eneko tenees esiai e kaji enye. Naborunoyoi nees iltung'ani nedukuya teneraa iltung'anak okuni naa keshori ake taata metaasa esiai etaata naa eyarare, netokishoi anaa doi najo nenaa. Ore liaa teneas eniaa nenkai te enkolon nesuju, ara naibaa ake nefaa pieas'as te iltung'anak natii enkaji nabo.

Ore ena siai etekinolojia tedarasa naa keeta erishata SAPUK oleng', kwansa ninye tena siai ezuum aa keitumiai ena siai ezuum aa keitumiai aidisikasie esiai naii naa matejo aa ajenta natupukuo naaji tedarasa neaku keitumia oltung'ani lolakwa leitu edim atabai Ina darasa neaku keitumia naaji neaku pookin present teina siai

Ore lemon oipirta siasa taata tenamurua e tolosho lang' naa, etii lo rais lojito pemitokini ajing'aki esiai enye omatatuni, amu keeta sinye right naidim ataase biashara enye neidim atasaru.

Ore oshi enaas teneo shumata enkaji aii kewarie, naa kainyototo ake naipang' boo asi nadumu ake orpuya, orpuya akeduo oloshi ogol oleng', naiteleki shumata aitaman taaduo shumata enkaji naiteleki isoito amu ina naa iyolo naa iyiok kimanya kuna ajiik emanyatta, neeku apang'u ake napik isoito nemitoki enkare aitoki aimu.

Kaduaare oshi nanu ole latia lai oleng too saai pookin nikiimaki esiai eramatare oo nkishu o eramatare oo oltuga'na , kejaa nkera, kaaji egira nkera aikunari, kejaa ninye manyisho ino, kaji ingiraa aikunari te siaai apa nikitaasa enda olong apa ai long, na peyiee kiyiolouna nikireto tenaa keeta shinda naata nikireto sii, teneeta enkiteng enye eeh namwoi oleng, nikiuud ake nikibung nikiuud oleng enaa kekini kiud nikibung oleng.